Kandait ap taisiek, en oratinwek che echen kobo komonut missing. Ne tai korok, kotoreti ko matkobit chorset, age tugul. Nga yami taisisek, kotogu kit age tugul komyee. Nebo aeng, nginde taisiek oret, kotoreti chemung'arainik chealdoshei en oret taban. Nebo somok, nginde taisiek oret, kotoreti kiprutoinik chekaimenchi icheket, anan chebendi en saisiek ap kemoi

CBk ko konoret neoo en emetap Kenya. CBK ko konoretap boror. Mauu konorwek alak cheu KCB chekonore kap kampunit, anan konoretab chito. CBK ko icheket che konu rabinik che kiboisien en emetap Kenya, ako icheket kora chekonu ng'atutik chenyolu kosub konorekwek alake cheu KCB, anan ko Equity

Ki netai korok ne angen akobo cryptocurrency, ko cryptocurrency ko mung'aret ne kiyae kobun muswoknotetab kasari. Cryptocurrency keboisie rabisiek chebo komonut missing che kikuren bitcoin ak USDT. Cryptocurrency ko tos toreti biik kiyokto rabinik koba emotunwekap sang, cheu Japan, America ak emotunwek chon alak en oret ne nyumnyum missing. Cryptocurrency ko naat eng ng'uny komugul. Manaat en emet agenge kou Kenya inege, naat en emotunwek tugul chemii ng'uny.

Karunoitiok kekoitoi en kasarwek chechang. Karunoitoik ko imuch kikochi chito ne en kasarta ne kiboibochin siget nyin, anan kanunoitoik kora ko kikochin chito kor en betut nerate arusi. Kanunoitoik kora, kikochin chito neka-nekabelis en ng'alek ap kiptulit, anan en ng'alek ap labatet. Kouyon kapa labatik chok chebo Kenya koba emotunwek ap sang, en kabelisosiek che echen en emet, ko kocham kikochin icheket kanunoitoik en kobun dhahabu anan ko rabisiek. Kanunoitoik kora koimuch kikochi chito ngobelis eng ng'alekab somanet

Kandoik ap kanisa ko tindoi boisonik chechang. Ne tai korok, kandoik ap kanisa, ko icheket che pangani tetutik ap kanisa. Icheket che yache kopangan kole nee netesetai raini en kanisa, nee netesetai en kasarta ne isubu. Nebo aeng, icheket kora che pangani ng'alekap rabisiek che boisien kanisa en tuguk chechang che yae kanisa. Kandoikap kanisa, kora ko icheket chenyolu kotigon neranik, akonet icheket akobo atepto ne miee. Kandoikap kanisa kora, ko icheket che pangani ikorwek che yaakse en kanisa, cheu ratetap arusi, anan ko yon kasirto chito, ko icheket kora che indochin ng'alek ap konoretap chichotok

Somanetab sokat, ko kitoret en ole oo kokwet. Kitoret biikap kokwet konai koboisien tugukab muswagnatet chebo kasari cheu simoishek. Somanetap sokat kora, ko kitoret biikap kokwet konai tuguk che kimukongen. um Kitoret konai biikap kokwet konai tuguk che kimukongen. Kiso-kitoret konai biikap kokwet ole kiyoitoi boisonik chebo mbar, keboisien muswagnatetab kasari. Kitoret kora somanetp soket, sokat konyorchikei biik boisonik. Chito en kokwet ne kisomanchi ng'alekap sokat, kotos konyorchikei boisiet en kampunit nemache chito neingen akobo ng'alek ap sokat. Kit age kora ne kitoret somanetap ap sokat, ko kitoret biikap kokwet eng ng'alekap kanyaiset. Tos kong'alal nguni chito nemii kokwet agenge, ak kanyaindet nemii kokwet age, en oret en nyumnyum missing

Ne tai korok, yon kawe kotap kanyaiset, akatindoi taabu ne mandoi moet, ko kiy nebo komonut, ko amwochi daktari aleji nee neiiman, akamwochi aleji konamda ano, aleji nee nekwaam neu manamgei ak borto anan manamgei ak moet. Akamwochi inendet kotoreton eng chakchinet, eng gaa bendeit ap moet, ko korom missing. Tos kobet chito sabet nyi en kasarta ne nwach. Oleakertoi ko amang'u oret niton ne kararan, ako oret niton nenyolu koboisien chi tugul, yon tindoi taabu anan yotindoi kaimutietab moet, anan kobendi moet, konyolu en chitugul, um iwe kotap kanyaiset, siko um toretin, simebet sabet ng'ung

Oleitoktok ko kainetab nganaset nekiten nebo bororiet noto nebo maasai. Nganasani kiten komiten enmbapait ab Kenya ak Tanzania. Olemiten nganasani ko, nganasani ko olekichuten ngebendi kotab tiongik noto nebo Amboseli. Nimi kora nganasani bo Oleitoktok ko tos igerchige tulwet neo nebo Mt. Kilimanjaro. Nganasani kiten kora nebo Oleitoktok ko tindo tuguk che chang. Tindo sirosiek che kialdo amitwogik, tindo kora korik chetos iru chito. Tindo kora korik chekialdo. Tindo tuguk che chang mising noto amune siniwendi en oret ko kaginde bakoinik cheboru kainet Oleitoktok. Ko sigobor tuguk che indoi inganasonoto.

Araraitab Victoria ko aenge en aroroiywek chemi Kenya che eechen kot mising. Kit ne kikwai si kochanga injirenik en araraitaab victoria ko ngab araraitab victoria kotindoi beek che chang ago tindoi beek che tililen che nyolchin injirenik. Kit kora ne kikwai si kochanga injirenik en araraitab Victoria, ko ararai ko tindo minutik. Tindo minutik che amitwogik en injirenik. Araraitab victoria kora ko miten emet netomo kopit ngemetab itondab emet. Soo injirenik ko chome olekararan itondab emet. Sokonoton chang injirenik en araraitab Victoria.

Ngeng'alaen lumek, anan keperpertap lumek, ko lumek ko bororiet neoo agenge en bororiet che bororioshek che echen en Kenya. Ko ngiker kotam kobendi kandoik chechang, kotuitos ak che echen chebo lumek, si karon konyor icheket kasubet neoo, anan konyor piretap kura neoo kobun lumek. Kit age kora, ko lumek, ko naatin en somanet nywan nemii barak. So karon ndabitu kasoro age tugul, anan kaimutiet age tugul, en piretap kura, koimuch konyor icheket bik cheto tononchin en kotini. Keng'alalen ngl'alek ole kobetita ng'alekap kura ole manam lain, ko imuch kotoret icheket kipsomaninik ap lumek, eng ng'alekap ke-ke-keamuan kele ng'oo nekondo en piretap kura. Kit age kora, netam koae kandoik chechang kobo emetap lumek, sikutuyo ak che echen chebo lumek, ko ngap lumek ko naatin missing en bariosiek ak kokonu icheket kaimset neoo en emetap Kenya. So alak en kandoik, kobotuitos ak che echen en lemek, siko karon kobit kalyet en piretap kura.

Netai korok ngengalale ketesietab sergali ko ketesietab sergali ko ketesietab boror. Ketesiet nenyalu kogoi biikab emet logoiywek che yonotin ago logoywek chebo imanit. Kobaten ingochutyi ngalekab sokat inyoru biik che momoe bandab tai anan biik chemomoe sergalitab emet kokonu ngakek anan kokonu kaimutik che mamogotin ak kolenen ketesietab sergali kokonu logoiywek chemachoto, konu logoiywekab terchinet, konu logoiywekab boriosiek chemaiman ngalechu. Ngalekab sogat ko igoin kaimutik ketesietab sergali kopaten mokigere yoityet mising ngab sogat ko kitoret en oleo ketesietab sergali en kayumetab logoiywekab emet en keberberwek chechang en emet.

Netai koron, ngeng'alalen miandob ukimwi anan ko miandob seriat, ko miani ko miando ne ng'oi mssing. Miando ne korom. Miando ne bare chito yomokiripchi chito kerichek, yamokikochi chito ripset ne yamat, Miani komache yanganam chito, koamis chito komyee, koruu komyee, konyor kerichek en sait nenyolunot. Ko ngeker kapchii nematindoi rabisiek che yamati, anan chepkondok komayomati, ko eku milet chito nekanam miandob ukimwi. Ngap kapchii ini, ko makoi-makor komuch koalchi chichi amitwogik che amati. Makor komuch koalchi kerichek. Makor komuch kokochi ole rue, ole kararan. Makor komuch kochengchi kanyaindetab metit ne nyikomwachin inendet yache kobur kouni, manyolu kobwat chechang, manyolu kolian. So ngeker kapchii nematindoi chepkondok anan matindoi rabisiek, ko chito ne kanam miani bo ukimwi en kapchii notok ko eku milet ne oo ne korom missing

Emetab Kenya ko emet ne chamat mising en kiprutoinik chebunu sang. Emetab Kenya ko chome kiprutoinik ngab emetab kenya kotindo tuguk chematindo ematinuek alak chebo Afrika. Emetab Kenya kotindo taritik che lelach che teben beek chemiten nganasetab ana araraitab Nakuru. Tariti chu komamiten ematinuek alak. Emetab Kenya kora kotindo bororieosiek cheu maasai. Bororiosiek chemamiten ematinwek alak en Afrika. Ko bororiosiechu kotindo tugukwak cheyoe che terchin ak bororiosiek alak. Kochome kiprutoinik nyokoger tuguchu. Emetab Kenya kora ko tindo araraiywek cheu Indian ocean, cheu Lake Victoria che mamiten en ematinuek alak cheu Uganda che miten Afrika.

En iman, ko tindoi konyon atindiotap miondo ne kikuren allergy en kukitab chumbek, anan ko miondo ne king'warege en kutitab Kipsigis. Mioni koboruge. Tindoi kabarunoik chechang. Yankacheng chito ne tindoi, kongwaregei missing kotienkei kiy ne katuyo ak borto nyi. Kiaker en alak en biik che kimii gaa tugul, ko chito age ko ma-makereke borto nyi ak koristo. Yon kotuyo chichi ak koristo, ko lale missing, anan ko-kongwar serunek. Kit age kora, neborunenkey mioni, ko yankasusin tindo neuu karamiat. Ko imuch kobwa borto missing kosir ole nyolu. Kit age kora neiborurengey mioni, ko koririo konyek. En chito age, ko rirtos konyek, ak kokase chito taking'war kapsaa. Ko miondob kangwaretapke, ko korom akomache-mache kerichek en kasarta neka-nekanamin anan kasarta ne ko-nekatuyo borto ak kiy nemachamdos

Kosom ko mogoriot kotesun kimnatet en boisiet neyoe komoe koui ana moe ko korom koyan inendet kobaten yonkasoman ak atindoi baronok chebaru kele kwates somanet ak atindoi ngomnatet neo kosir nekwatindoi ko againi mogoryondenyun baronok chebaru kele kwates somanet chebaru kele atindoi ngamnatet nemuche ayai kasit neo nemoe kimnatet nemi barak. Kit age kora noyoe ko ayai kasit neo ne sire nikwayoe. Ayae kasit ne ngor ingoker inendet konae iman kole kosomanchichi kosir ole nyalu ak kotindo kamuget koyai kasit nemoche kimnatet nemi barak.

Kampunit ab Safaricom, kampunit noton ne indochin ngalekab muswoknatet en emetab Kenya. Icheget che tononjin ngalek ab kengalal en simoit ak kiyokto ngalek en simoit. Icheget ko kikokon arorutik che kisubi yon keyokte chito rapinik kuk koba nambait nemanoto. Kigon icheget arorutik aeng che kisupi. Netai ko ipirchi icheget iboisien nambarit ne kikokoi boror, ipirchini koboisien icheget mashinisiekwak ak kewegun rapinichoton keyokte koba nambait nemanoto. Nebo aeng ko tos iyakyi icheget sirutyet ne nuach kwo namba *456# ak komuch kowol icheget ana kowegun rapinik kuk koboisien muswognatet ab kasari.

Ngeng'alalen ole kiripen tiongik nebo Samburu, ko yoton ile ole miten agenge en tiongikap ng'uny chebo timin. Tionyitok, ko miten konyil aeng. Miten che lelach, en makatet, sikomii che tuen en makatet. Ko ole kiriben tiongik nebo Samburu, komiten ti-tiongik chuton che lelach. Ako tiongik chuton ko en che lelach, ko kibetyo. Choton kityo chomii Samburu icheken, che mii en ng'uny komugul. Ko notok ko amunee sikeribe kabisaa tiongik choton miten komastab Samburu

Ecosystem nebo Kenya, ko ngeng'alalen, kotindoi tongik chechang. Miten tiongik cheame koo, asikomi tiongik cheame minutik. Ecosystem, konyolu korkei kaitosiek ap age tugul en tiongik chu. Eng tiongik cheame ko, kotindoi keljinet, akotindoi yoitwogik kwak. Keljinet nekonu, ko tiongik chuame ko, kot kwam chu, kot kwam chun iko, koaye matkobetio minutik. Kiy neyaa, ko ngot kwam tiongik chu ame ko, ngot kwam chun igo nebo, ko imuch kobetioe chun iko kotekami kaitet nywa nguny. Ecosysytem nebo Kenya, komache kerip tiongik tugul. Yache keker kele mami tiongik chekaam yekakosir kole nyolu, anan komiten tiongik chekaam minutik kosir ole nyolu. Nyolu kokergeit ecosysytem, nyolu ko-komii en ole-ole kergei age tugul. En tiongik, ak en minutik

Ngelalen namet ap network en kokwet ak en nganasoswek, ko namet ap network en nganasoswek komii barak kosir en kokwet. Niton ko ngap biik che konech network anan kampunishek che konu network komiten nganasoswek anan kampunishek kwak komiten nganasoswek. Ko kokwotunwek ko loen. Loen en muswaknatet ne konu network. Ngelalen kora ngalek ap yankayait network, ko inimin nganaset, ii tos inyorchikri chito ne tos kotoretin ko eng ngalek pa kochopun network ko kobur kuu atakain tugul. Lakini, en kokwet, ko uui keitchin bichu anan kipsomaninik chu ingen akobo ngalek ap network.

Ripsetab tiongik en kaondi nebo Garissa koipchin kamanut neo missing biikab Garissa. Ngebai tiongik ab tumin kobwane biikab sang ana kiprutoinik nyokokere tiongichu. Ngobwane kiprutoini chu komanyokokere buch tiongichu. Ibu rapisiek. Rapisiechu konyoru kaondi nebo Garissa kebebertab rapinichu. Kit age kora ngobwane kiprutoinichu konyokomae olemenye, nyokomae tuguk che ame, nyokomae tuguk che loche. En yono ko kakwo barak mungaret en kebebertab Garissa. Chongitu rapinik en kaondi nebo Garissa, igu mogorek biik. Kit age kora negonu ribetab tiongik ko kochin biik naet biikab Garissa konai kole tiongik ko tuguk chebo kamanut mising. En niton ko toreti mobitu baret neo nebo tiongikab tumin ku oletam kobitunda yon tomo konai biik kamanutiet ab baetab tiongikab tumin.

Somali ko bororiet ne tuten en kenya. Bororioni ko kikeker koterchin ak bororiet age. Bororioni ko bororiet ne kindoi tugukwak chebo kipkaa, tomo kometoo tugukwak chekibo keny. Bororioni kolacheke kuu-kuu keny. Bororioni ko-kosube ng'atutik chekibo keny. Bororioni kosae kuu keny. Kobaten boroironi, kingoit ng'alekap kasari, ko bororioni ko kikotoem koboisen anan kobur kou kasari. Bororioni ko lache ngoroik ap kasari alage. Biik alak koboisen tugukap kasari cheu simoshek ak tuguk alak chebo muswagnatet. Bororioni ko kikotiem koboisien tugukap keny, ak tugukap kasari. Bororioni ko agenge en bororioshiek che tikotindoi ole oo en tugukap keny. Mau bororisiek alak che kikometo bitosiek kwak chebo keny

Ngeng'alalen ngalekap sukulishek, ko sukulishek tugul chemii emet, ko kitoret kokwotunwek en ng'alekap somanet. Kobaten ngetakchikei sukulishek che kikondo, ko sukulishek chu ko kitoret en ole oo missing en ng'alekap somanet. Kitoret kipsomaninik che bunu kokwatunwek chemii ng'uny, konai icheket tuguk chechang che kimukongen. Kinai icheket koboisien tugukap kasari, kinai icheket koboisien muswoknotetap kasari, kinai icheket ole kiboisoitoi ng'alekap simoishek, kinai icheket ole kisomandoi keboisien muswoknotetap kasari. Kinai kinyor icheket somanet nemii barak neuu nebo-neu nebo bichu mii bitonin anan biik che kilanda kosoman en emotunwekap chumbek.

Ngeker rabisiek che kartasisiek, ak rabisiek che koiwek, ko rabisiek che koiwek kotindoi keljin anan tinoi komonutik chechang kosir rabisiek che kartasisiek. Rabinik che koiwek, ko rabinik che kaeke, rabinik cheui kele kakerer. Rabinik cheui kele katiny beek simabois komyee. Rabinik chu kotos ko iburte koek keny. Kir age kora, ko rabisiek che koiwek, ko nyumnyum iboisien yon iale tuguk che tuten, anan tuguk che mamache rabisiek chechang. Tos ialishei en chakchinet. Mamii kaimset kele yache kechengun chenchi, anan ko rabinik che kiwegun yon kaial kit. Kit age kora, ko rabisiek che koiwek, koui kengalchin rabiet ne manoton, anan rabiet ne maiyanat. Rabiet ne kokichap en ole manyolu, anan rabiet nebunu ole manyolu.

Oret ne kararan ago oret ne raisi netos konet kokwet lagok chemeng agobo sobet kokoboisien atindonik che kibokeny ana ko atindonik chebo keny chetindo kanetutik che kororon. Atindonik che inete lakwet ne mingin agobo komuita. Atindonik che inete lakwet nemingin agobo konai inendet saet. Atindonik che inete lakwet nemingin konai agobo olekiburto yon kenyoru kaimutik en sobet ngap sobet atkai tugulana en kora ak kora ketindoi kaimutik che chang che imech. Ngemwoi loog atindonik che uchu eng kokwet, karun kotoreti ichekget yon koechegitun kobur ana kosich icheget sobet nekararan ana ak koteb en oret nenyalunot ak oret nebo tekisto

Horn of Africa, ko keperertap Africa, ne kimukomiten ng'alekap temisiet. Kimukorutu minutik alak tugul, ngaa en itondap emet ne korom missing en olindon, ne matos koyonchin minutik koruten oret en kararan. Komosatak ko kiseretio biik, mamiten amitwogik. Inoni, ko kikwai katuyoshek ap Africa kobwa kibagenge, sikotoret en ng'alek ap temisiet. Miten katuyoshek apke che kitoret Horn of Africa, chemiten Nairobi um Kenya. Katuyoshekapke chemii Kenya, che kitoret Horn of Africa kou, Farm Africa, One Acre Fund, Kick Start International akra, ak ne kile Agra. Katuyoshekapke chuton, ko kitoret Horn of Africa, kitoret temik en kokochin icheket tuguk che boisien konaken beek minutik. Kitoret icheket en ng'alekap katoltolik. Kikokochi icheket katoltolik che boisien en mbar, akokochi icheket rabisiek che boisien en boisiet nywan nebo atkain tugul en mbar

En emetap Kenya, kochang ketesiosiek ap chekonu logoiwek, kobaten ketesiet nechame biik chechang en Kenya, ko ketesiet ne kikuren citizen. Ketesiot ni kochame biikap Kenya, ngap boisien kutit netos kokas chi tugul nemii Kenya. Ketesiot ni kora, kokonu logoiwek en koindo, en sait ne notok. Konu logoiwek kou kiy neu, kou ole katestaitage tuguk che katestai. Ketesiot ni kora, koname en-en keperperwek chechang en Kenya. Tos koitchi chitugul ,akokas komyee. Ketesiot ni kora, kokonu tuguk tugul, logoiwek tugul chemakchinkey chitugul. Konu kora ketesioni ngalek ap kibabibaitkey tienwogik, ko konu tienwogik chekase chitugul. Konu kora atindonik chechame chitugul. Konu kora ng'alek ap labatet, ng'alek ap kiptulit, ak tuguk tugul chemakchinkey biik ap Kenya

Redio ne acahame akas, ko redio nebo Kass. Redioni ko achame akas eng kap boisien kutit ne angen, kutit ne akase. Ketesiot ni kora, koboiboiton. Indoi tienwogik che achame. Ngalale ng'alekap labatet. Anee achame labatet. Redio ni kora, ko itchin chii tugul. Redio ni ko kasat, maindoi kaimutik chechang chebo kele makasakse, anan kele tindoi kaimutikap mara maitchin biik alak. Redio ni ngo achame ngap tindoi atindonik che achame akas. Redio ni ko kararan, achame missing

Keret nyun, akobo chepkerichotndenyun, ko tos ale chepkerichotndenyun ko agenge en kanyaik che ingen akobo kerichek, che ingen akobo bortop chito. Kitoreton chepkerichotndenyun, eng kewelinwek che kiatindoi. Kicham atindoi kewelindop e, lakini chepkerichotndenyun, ko ki-ko kikotoreton kikonyaan, ako ki-kikoyaan anyor chametapkey nebo borto. Chepkerichotndenyun ko kitoreton akotoret biik chechang. Kitoret biik chechang eng kelewilenwek che kitindoi eng chametapkey nebo borto nywan. Kit ne amwae, ko ngitindoi chito chepkerichot neg sabet ngung kotoretin. Toretin en chametapkey nebo borto.

Walet ap mbolea, ne kiibu Kenya Kwanza en emet ap Kenya, ko kitoret temik en oret neoo. Kitoret chitugul, kitoret biik ap boror, kitoret biik che kitam kwame rubet. Nguni, kongete koit ng'alek ap mbolea, che kiibu Kenya Kwanza, ko kokwa ng'uny rubet en Kenya, ngap chang amitwogik chebunu mbar. Nebo aeng, ko tesetap mbole, ko kitoret temik. Temik inguni, koboisie rabinik che kidogo, akonyor mbolea che chechang. Kitoret icheket, nguni tos komin icheket tuguk chechnag en mbar, kongen kole miten mbolea. Kiy nebo somok, ko tesetap mbolea, ko kitoret mokornatetab temik. Koek mokorek temik chechang. Ngaa imuchi kobun tuguk chechang en mbar, akwalda, akonyorchikei rabisiek chechang

Sikobur komyee bortop chito, komeche kechul borto. Meche kechul keberberwekap borto, cheu eunek, cheu kelyek. Ko agenge eng boisonik che tos kwai chito, sikochulak borto, akobur komyee borto, ko kotorta wilbaroit. Tortaet ap wilbaroit, kotoreti kochulak suet. Toreti kochulak kelyek. Toreti kochulak neunek. Toreti kora kopir muguleldo korotik en oret ne kararan, ak oret ne toreti borto

Kit nekiyai sikotil serikali koboisie rabisiek che bunu simoit en oret ap Nairobi expressway, ko ngaben biik chechang en emet ap Kenya ne boisien oretap simoit, kolipani kiy ne kakiochi, anan kolipani tuguk chekaal icheket, en kobo-berbewek che ter ter en Kenya. Kit age kora ne kiyai ko-kotil serikalit koboisien rabisiek chebunu simoit, ko ngap en muswoktnotetab kasari, ne kokwo barak en emet ap Kenya. Kit age kora ne kiyai kotil serikali koboisien oretap simoit ko sikobos ng'alek ap chorset, ak nametab asoya en oretab Nairobi noton nebo expressway.

Emotunwek ap sang, ko emotunwek che kitestai, anan emotunwek chekibo tai missing eng ng'alek ap sokat, ak ng'alek ap muswoknotet ap kasari. Ngelale keboisien kadishek, en lipanet ap tuguk, ko emotunwek ap sang, koboisie kadisiek kelipanen tuguk chechang. Kilipanen ng'alek ap oret, kelipanen tuguk en tukoshek che echen. Kadisiek ko boisie en olon tugul en emotunwek ap sang

Muswagnatet nebo naiyet noton nebo tiktok, kowendi konaakse kosir alak che kergei. Ngaa tiktok ko kikiyai en oret ne nyumnyum, anan oret ne tos koboisien chi nebo kenyishiek alak tugul. Agot ko akwa, agot ko boiyot, anan ko chito nebo kenyisiekab kwen, ko tos koboisen muswagnatat nitok nebo tiktok eng nyumnyumindo. Kit age kora, ne to-ne yae tiktok sikowendi konaakse kosir alak, ko tiktok kotindoi tuguk chechang. Tindoi ngalek ap labatet, tindoi ng'alek ap mbiret ne kitiari, tindoi ng'alek ap polotet, tindoi ng'alek ap tiendo, tindoi, aotindoi kora ng'alek ap keny. Tos inyoru chito tuguk chekibo keny, atindonik ap keny. Kit age kora neyae tiktok konaak, ko tiktok ko kikoyanak kobois en emotunwek chechang cheu America, che China, cheu Kenya, cheu South Africa, emotunwek tugul che-chemii ng'unyut ni.

Ureriet ap casino, ko ureriet ne kiboisie rabinik. Chito nekabelis, koibe rabinik che koka kaboisen en kabelisiet. Ko chito ne ka-ne kakipel, kowendi gaa buch manyoru kiy. um Ureriot ni, kotindoi keljinoik. Ureriot ni, kotindoi keljinoik, en chito neka-nekabelis nga kowendi inendet ak rabisiek che koka-kande alake en ureriot ni. Ureriot ni, kotindoi asenet, anan tindoi ngoyandit neoo. Ureriot ni ko eng chito nekande rabisiek chechang, akibel inendet, anan komanyor inendet kobelis, kobendi rabinik chik, koip kikekas. Ko biik alak ko kikobetnke sapet, ngap kikobet rabinik kwak en casino chutok. Ko casino ko ureriet neyache iuereren chito, ingen ile tos kopa rabisiek guk. Ureriot ni, ko mayanat eng lagok che mengech. Ngaa konu ngoyandit, akokochin lagok koutie somanet

Kiy netos amwaa akobo beek che kiyate, ko makor ale beek che kiyate ko kararan. Beek che kiyate ko kararan, ngotko ole bunu ko kakinde kerichek, sikobar tiongik chotok chemii beek, chetos kokon anan chetos komeng kong'em chamtepakey nebo porto nebo chito. Anan ot ko beek chu, ko-kobunu ole tilil, ak ole kararan, kotos ale, ko tos koee chito. Ngot kobunu bechuu ole samis, ole miten tuguk che yachen, ko maiyanat koee chito. Angot kobunu kora bechu olda-olda ole makinde kerichek, anan ko makinyaa bechuu en oret age tugul ko-ko acha. Mayanat koee chito beek chuu. Yache tikonde kerichek, akonyaa bechuu komyee. Anan konde maa, sikobar maat tiongik chemiten beek chu

Ngoroik che kakimochi rokoet, ko ripotin eng kap ngoroik che kokanyor asista ne yamat, ako kanyor asista kopirkoristo ne tilil ne matindoi minset anan ne matindoi tuguk che yaachen. Keng'alalen ngoroik che kakimochi suswek, ko suswek komii tiong'ik chemenye suswek. Imuch kotuch ngoroik chu, ko eng yelach chito, konyikosus chito, akongem chametapkey nebo borto nyii. Ko kerkei kora ak ngoroik che kakimaa eng ketik. Ngoroik che kakimaa eng ketik, ko ketik, komiten tiong'ik kora, che ng'oen, chetos kochut ngoroik. Ko eng yelach chito, ko-konyikosus chito akokochi chito mianwogik che imuch makimuch ke-kenai, alak angot komakimuch kinyaa, ko kobar chito. Eng atkai tugul, ko kararan ki-kinde ngoroik rokoet sikopir asista komyee, ak matkochut tiong'ik che tos kongem borwek chok

Keng'alalen ODM, ODM ko katuyetapke nebo bolotet, nekikobur kenyisiek chechang. Katuyot ni kondochin ne naat ko Raila Amollo Odinga. Ko Raila ko kikoburen komastap serikali, komasta notok ne-ne pingani serikali, anan komasta ne ilititi ng'alek ap serikali. ODM ko kinyor kewelutik chechang, kinyor kaimutik chechang lakini kitiem kokwei kandoik che indochin, che kandoik che ng'omen, kandoik che ingen ole kiketoi katuyot notok. Kinyor biik che tindoi somanet nemiii barak, che kitoret ko matkolul, ana ko matko matkwaa ng'uny katuyanet nebo ODM. ODM ko ki oret kandoidet nywaa , notok ko Raila Amollo Odinga. Raila ko chito nekikobur en bolotet koek keny. Tindoi inendet ngomnotet neoo, akobo nga'lek ap bolotet. Ko notok ne kikoyai ODM koek chamait ne kikobur koek keny en bolotet

Kot ap kabatisiet, nemii emet, anan nendochin temik en emet, ko kot neyae tuguk chechang. Netai korok, ko koi ko kot ne kochin temik tugul, ikochin temik tugul minutik chemine en mbar, ikochin katol-katoltolik temik tugul en emt, sikomuch icheket ko-konyor tuguk chechang en mbar. Koi kora, kotononchin ng'alek ap rabisiek, chotok rabisiek che kinde serikali, sikotoret temik tugul. Koi kora, kotoreti temik konyor tuguk che kiboisen en mbar, tuguk cheu tingok, tuguk cheu mogomboik, tuguk cheu pampishek chotok che kipiren beek en mbar, tuguk chotok chebo kasari. Koi kora kokochin ng'atutik temik, ng'atutik chenyolu kosup temik, akokochin kora arorotik che nyolu kisup, ak konaisechin temik kora kole inee neyache komin en mbar, en kasarta ainon. Ako unee itondap emet um nenyone, ana itondap emet ne miten en kasaratet

Boisiet ap QR codes, konyumnyumi lipanet en alisiet nemaboisie rabisiek che che kikere. Ngoboisen chito QR codes, kolipanishe en kasarta ne nwach. QR codes, koboise muswagnatet ap kasari, kosibto rabinik kongeten komasta agenge, ak mpaka komasta nin ingo. QR codes kora, komamache tuguk chechang, mamache kotep kole yache ijil nambarisiek ochon sikoyan akiyokte rabinik. Ma-mamoche kole indo-inde nambarit ng'ung nebo konoret ng'ung. QR codes ko iporchini kityo mashinishek, ak kosirtokei rabinik, akial kiy nekemache, anan ilipan-ilipan kasit ne kakiyoun en kasarta ne nwach, en oret ne nyumnyum missing

Biik ap Kisumu, ko nyorchi-nyorchinkei rabinik kobun um komaswek che ter ter, anan kobun oratunwek che ter ter. Ne tai korok, ko Kisumu ko nekitchin ak arairat ap Victoria. Ko pichu konyoru rabinik, en aldaet ap njirenik. Aldoi icheket njirenik, chekaname en arairairotok po Victoria akwalda sikonyorchike rabisiek. Oret age nenyorchinenkei biiik ak Kisumu rabisiek, ko kobun mung'aret ap tukoshek. Tindoi biik chechang eng Kisumu tukoshek, akonyorchikei icheket rabinik, ko kobun mung'aret nibo tuket. Kiit age kora, anan ulda age kora ko kobun mung'aret ap oret. Tindoi biik chechang karishek, chemii oret, konyorune rabinik yotok, akoinde alage pikipikishek. Oret age kora, nenyorune biik ap Kisumu rabinik, ko kobun boisonik che yae en ofisishek ak kampunishek che ter ter che miten en Kisumu

Sikilelit kot ap kandoidet neoo en no komastap Nakuru, kemachinkei rabisiek chechang. Ngap kot ap kandoidet, ko kot ne tindoi tuguk chechang, ko nekiteche keboisien muswoknotet ne mii barak. Mache biik che kisomanchi ng'alek ap tekset, che indoi somanet nemii barak. Ko pichu, kelipan, komache rabisiek chechang, sikwai icheket kasit ne kararan. Alet ap tuguk kora, che kichape- che kichape kot ap kandoindet, ko mii barak ngaa tuguk che kiale, ko tuguk che kararan, ako tuguk chebo rabisiek chemii barak. Kot ap kandoindet kora, koyache kinde tuguk che-chechang kosir kot age tugul nebo chito nebo atkai tugul. Koi, koipe milionishek chechang. Milionishek bokol akoba barak. Yan ka kakiai tuguk tugul, ko rabisiek che yache koip kot ap kandoindet ap Nakuru, ko milionishek bokol, akoba barak.

AMREF, ko sukulit ap barak ne miten emotunwek chesire sosom ak mut en nguny. AMREF ko ma sukulit ap serikali. AMREF ko sukulit ne tononchinkey. AMREF ko sukulit ne ikoitoi somanet ap kerichek. AMREF ko sukulit ne matindoi torotet age tugul anan makikochin torotet age tugul kobun serikali. Boisie ko-ko icheken

Mornet notok ne tononchin chikilet ap biik chebute ng'atutik, kotindoi boisonik chechang. Makele mornani ko korip kityo bichitok amatko-matkomong en ole ko kiite, anan matkomong en korokoroshek kwak. Mornani ko ikochin biik che kakirat somanet en boisonik cheu ketej korik, anan keboisien neu ke-kechap tuguk ap kot, cheu mesoshek, cheu kitandok, cheu ngecherok. Mornani kora, kotoreti biik che kakirat kotigon icheket akonet akobo atepte ne atepto ne mie, ne yanat en emet.

Tirishet ap kot ne kialdae panyek, konyolu kobo kiot, sikomuch koker alik ap panyek pendo nemiten koaton, akomuch icheket kokerchikei, sikonai ngotko nyikwale penyi, anan akoker icheket kora keperpertap pendo ne kakkitilchi icheket. Kit kora neyae tirishat nitok bo kot ne kialdae panyek sikeker, ko simachut tiong'ik chotok cheu kaliangik. Tiongik chotok che ibote mianwogik, che imuch karon kongem borwek, um kongem chametapkey nebo borwek eng biik che kaal panyek

Yan kakinamin, en kiwotetab namanga, ko chang tuguk che kisube sikitiachin. Kiy nekisube, ko siret ap ngatutik nebo Kenya, ko siret ap ngatutik nebo Kenya, kolenden yache kemwaun amunee sika-sikakinamin, anan amunee sikakiratin. Kit kora nemwa siret ap ngatutik nebo Kenya, ko lelen mayache ibur en ole kakirotchin, kosir saishek tiptem ak angwan, amakimutin iwee kot notok ne kirwokchinen biik. Siret ap Kenya nebo ngatutik, kole, komwae kora kole, kotibur saishek tiptem ak angwan amamii chiii, anan mami baornatet nekabit komwa kole en iman ko koilel, koyache kityachin, akemeten iyai boisonik kuk chebo atkai tugul.

Tetutiet ap beyond zero, ko tetutiet ne kikitau eng kenyit ap elepushek aeng ak taman ak angwan. Kitau kwondo netai nebo Kenya, notok ko Margaret Kenyatta. Tetutiet ni, ko kikitokchinkey sikekirinda miandob ukimwi, ne kitam kinamdoige konamdoi kamet lakwet, betut ne no sigishei anan yon tomo kesich lakwet. Tetutiet ni ko kiktokchinkey kora ketoret kamatuk, betut no sigisie icheket. Tetutiet ni kora, ko kikitokchinkey sigikochi biik ap Kenya, chotok ko kwonyik, ak lagok, kikochi kanyaiset notok ne kararan, ako kanyaiset netos kowekchi icheket en-en oret ne nyumnyum. Beyond zero kora, ko kikitau sikeipchi keret ap serikali, notok nebo kenyit-kenyit ap elepushek aeng ak sosom. Ne takchinkei serikali, kokochin chitugul en Kenya, kanyaiset notok nemii barak, ak kanyaiset ne-ne tos koitchi icheket

Multimedia, ko sukulit ap barak en emet ap Kenya ne naat. Sukulit ap Multimedia, kokoitoi ko somanoshek che ter ter. Sukulit ap Multimedia, kokoitoi somanet, eng ng'alek ap sokat, ak ng'alek ap muswoknotet ap kasari. Sukulit ap Multimedia, kora kokoitoi somanet eng ng'alek ap chapet ap oratunwek, chapet ap stimok, ak chapet ap tuguk alak en emet ap Kenya. Multimedia kora, ko kokoitoi somanet en ng'alek ap mung'aret. Tos kipsomaninik, ko kineti ole-ole tos pcheita mung'aret, ak ole tos keripto mung'aret. Multimedia kora, ko kokoitoi somanet ap barak en biik chemache tikotes somanet nywan. Eng biik mara biik che kikwai degree ko tos kotes somanet nywan kosir yotok. Ko tos nyikosomane Multimedia, akotes somanet nywan

Boisiet ap biometrics, en ripet ap simoit, kotoreti en oleoo missing. Toreti ngap biometrics chebo chito agenge, ko makergei ak chebo chito nin ingo. So ininde simoit ngung chito biometrics, koui koboisen chito nin ingo, nemanyie. Nga makoi kokerkeit biometrics chekuket ak chebo chichin ingo. Ngeger kora ngalek ap keboisien toget anan kebosien toget ng'ung eng yatet ap simoit ng'ung, anan irip simoit ng'ung amakirebenin, kotoreti en ole oo. Ngap toket nyun, komakergei ak nebo chito age. So makoi koibenon chito simoit nyun ngap toget nyi koter ak nenyun. So makor koyatak simoit non kaibe chito age

Chang oratunwek, che tos koboisie ketesiet ap kokwet, komwaita chebune bik en kokwet. Ne tai korok, ko tos kopirto simoit, kopirchi ketesioshek ap re-redio che nekit, anan che loen sikomwaita icheket ko komwachi biik ap boror alak, anan ko-komwochi serikali akobo kiy ne iimi kokwa notok, ako-akomuch kotoretitio icheket. Kit kora age, ne anan oret age ne tos koboisien biik ap kokwet, ko koboisien kandoik che miten, che nekit ak icheket. Kandoik che nekut ak biik ap kokwet kou kirwokindet ak boisiek ap kok. Ko imuch ko koip kandoik chuton ,kiy ng'alek anan kaimutik che indoi biik ap kokwet, akoipchi kandoik kwak che che miten yoton anan ko kandoik kwak che lochin kidogo

Kit ne korom, nebune mwalimuek, en kokwet ne jaripuneni somanet ap sokat, ko mamite ngomnotet akobo sokat en kokwatunwek chechang en emet-en emt ap Kenya. Nitoni, konyoru kane-kanetik uindo konete lagok akobo sokat. Lagok alak, ko mara betut nywaa ne tai kokase akobo ng'alek ap sokat. Konyoru icheket uindo, ko konai kole ne ne kengalalen anan nee netesetai. En ireu, ko-kokakokochi boisiet neoo mwali-mwalimuek. Nyoru mwalimuek chechang ko-kokakochokanso amun maelewani lagok chechang kiy ne mwachin icheket

Kokwatunwek che ribe kiyagik en komasta ap murot katam nebo Kenya, koboisien icheket tugun che nekit komin teronik chekaterso. Icheket, koboisie ng'atatek ap tuga, ngole ng'atatek-ng'atatek ap tuga, ak ng'ung'unyat ng'ung'unyat non mobo mbar, ng'ung'unyat no namaksei. Yek akonde teronik, indoi ole ka-ole kater en teronik. Ye kakoyam ng'atatek chukaan ak ng'ung'unyanda nekaan, konapaksei, yekokater en teronik

Oret ap expressway, ne miten en kanasetab Nairobi, ko tindoi kamanutik chechang en serikali, ak en chitop emet. Expressway, ko kitoret en laiset ap tuguk ak biik. Kitoret kiprutoinik koitchikei ole kamache, en kasarta ne nwach. Orani ko machang karisiek chebune. So nyumnyumitu chito ole kewendi, en kasarta ne nwach. Kit kora ne kitoret oranitok bo expressway, ko kikokon rabisiek, kikochi serikali rabisiek. Rabinik che kiume en oret ap expressway, kobendi alage konoret ap serikali. En yon, ko kakotoret kotokos mung'aret ap Kenya, akotoret kotokos mokornatet ap emet ap Kenya

Somanet ap emet, ko kikotoret kipsomaninik chechang, en oratunwek chechang. Somanet ap emet, kotoreti kipsomaninik konai akobo emet nywan. Toreti konai kole nee netesetai neyae mung'aroshek chemi emet. Nee nenyolu kwai chito sikonyor sabet ne kararan. Somanat nii kora, ko kitoret kipsomaninik, konai kong'alal ak biik alak, chebo emet emotunwek alak chebo sang. Somanet kora, ko kitoret kipsomaninik konai kole nee nenyolu kwai ko icheket, ako nee nemanyolu kwai chitop emet. Somanet ap emet, ko kitoret kokochi boisonik biik ap meet. Mii biik chechang, che kinyor boisonik cheyae nguni, akonyorchikei rabisiek kobun somanat nii, kisoman akobo emet

Siratik, kocham kiumi betut ne tai nebo wikit age tugul en tukoshek chok. Siratik komonyolu kemeto ko-koumak koek keny. Nga-nga koumak siratik ak kokwerkey, kobwane tiongik che yaachen cheu kaliangik. Ko kaliangik kong'oe sapet. Kaliangik koibote mianwogik chengoe sapet ap chito. Ngochang'a kaliangik en en emet, anan en olda ole miten chito, koibu mianwogik cheuu cholera, mianwogik che koromen missing, che imuch kobar chito, agot komanyor chito kanyaiset en chakchinet

Eng kokwet nyu, yon kisae saet yon kakibel pendo, kesae saet nekiwekchini kongoi Asis. Notok ko kandoidet nyon, notok ko ripindet nyon, notok ko inendet ne kakonech penyotok kakibel, kesae kewekchini kongoi inendet. Ngap en ripset nyin, ak ngap kakokonech pendo ne kakibel nebo betut notok